Motungata mangĩ thimũ-inĩ kana computer -inĩ, mendaga ũrĩhi gũtũmĩra njĩra cia kĩrĩu cia rĩera-inĩ. Bengi imwe na imwe, nĩ cirĩ kandi irĩa cingĩrĩha na njĩra ya kĩrĩu rĩera-inĩ, koguo igakorwo raithi kũrĩhĩra motungata macio.

Motungata maingĩ na mũno harĩ mĩkawa, marĩhagĩrwo na mũndũ akaheyo rĩthiti ya kuonania nĩ mbeca cigana warĩha. Rĩthiti nĩcikoragwo na bata, tondũ ũndũ ũngĩhanĩka noũhote kũruta wĩira atĩ uma mũkawa-inĩ ũcio, ningĩ nĩ hinya mũndũ kuuga atĩ ndũnarĩhĩra ũtungata mũna tondũ rĩthiti ĩyo nĩ yo wũira mũiganu.

Ũhandi wa mĩtĩ wambagia tene harĩ ciana, na mũno mũno rĩrĩa marĩ cukuru ya mũthingi kana secondary. Niĩ ndahandire mũtĩ wa mbere ndĩ kĩrathi kĩa gatandatũ. Ũndũ ũrĩa mũritũ mũno warĩ kũenja irima rĩa kũhanda mũtĩ ũcio, tondũ kwendekaga irima rĩnene na ũriku mwega. Ningĩ kũruta mũtĩ ũcio karatath-inĩ ti raithi, tondũ no mũnini, na no ũthũke ihinda o rĩothe. Ũbacĩrĩri mũnene nĩwendagwo ũkĩhanda, nĩguo mũtĩ ũcio ndũkome.

Ũigithia wa mbeca bengi-inĩ, kana ũruti wa mbeca ũrĩ igũrũ mũno mahinda maya. Andũ aingĩ nĩmehokete mabengi tondũ nĩkũrĩ ũgitĩri, gũkĩra wikarĩte na mbeca nyũmba. Kuongererka kwa andũ harĩ ũtungata wa bengi, nĩ gũtũmĩte gũgakorwo na raini nene rĩrĩa andũ makoragwo metereire gũtungatwo.

Gũtũma mbeca rĩera-inĩ na njĩra ya kĩrĩu, nĩ ũndũ ũyiũkĩtio mũno nĩ andũ aingĩ. Njĩra ĩno nĩ njega tondũ nĩ ya naihenya, o na mũndũ angĩkorwo arĩ kũnene na ũrĩa aratũmĩra mbeca. Ningĩ njĩra ĩno, ndĩrĩ mĩtino mĩingĩ ĩkĩringithanio na njĩra ya gũtwara mbeca icio ũrĩ ta mũndũ kĩũmbe.

Mbeca nĩ cirĩ bata mũingĩ mũno na nĩ njega, wĩna mbeca nĩũhotaga kũgũra indo irĩa ũngĩkorwo ũkĩenda, ningĩ wĩ na indo no wendie na wone mbeca cia kũruta mawĩra mangĩ. Mbeca no cikũrutĩre mawĩra maingĩ mũno kũringana na ũrĩa ũracitũmĩra, kwa mũhiano, noũrĩhe mũndũ gũkũrutĩra wĩra ũtangĩhota kũruta kana ũngĩaga mathaa makũũruta. Mbeca nĩcihũthĩkaga ũru rĩmwe na rĩmwe, makĩria rĩrĩa mũndũ arenda gwĩka maũndũ ma kwĩguna we mwene. Harĩ bũrũri witũ mbeca nĩcihũthikaga mũno rĩrĩa mũndũ arenda kũingĩra ũtongoria-inĩ, kwoguo agacitũmĩra gwĩka kambeini na njĩra ya kũhe andũ nĩguo mamũthure. Ningĩ mbeca nĩ ciheyanagwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na harambĩ ya maũndũ mwanya mwanya, ta gwaka kanitha, gwaka cukuru, gũteithia ciana iria cingĩkorwo na mathĩna na maũndũ mangĩ maingĩ, kwoguo mbeca ciĩ maũndũ mega na moru kũringana na mũcitũmĩri.

Mũndũ angĩgũra raini njerũ ya thimũ, nĩabataraga kũmĩandĩkithia gũtũmĩra gĩbandĩ gĩake na marĩtwa make, ũndũ ũyũ wĩkagwo online, ĩrĩa nĩ yo njĩra ya rĩera-inĩ. Ũngĩgũra raini ya safaricom, andũ ene kambuni ĩyo nĩ o mandĩkĩthagĩria mũndũ raini ĩyo, yarĩkia kwandĩkithio nĩ ya njagĩrĩria kũruta wĩra na motungata mangĩ maingĩ, ta ma Mpesa makambia kũruta wĩra, hĩndĩ ĩyo raini no ĩtũmĩke harĩ maũndũ marĩa mothe ũngĩkorwo ũkĩenda.

Ũhũthĩri wa thimũ nĩ wongerereke na njĩra nene harĩ andũ, thimũ na makĩria cia smartphone ci na mawĩra na maũndũ maingĩ mũno thĩiniĩ wacio. Wĩna thimũ no ũhote kũruta wĩra nayo, ta kũrĩha kĩndũ ũngĩkorwo na akaunti ya bengi yaku hau thimũ-inĩ o na gũtũma kana kwamũkĩra mbeca kũringana na raini ĩrĩa ũratũmĩra, ningĩ thimũ no ĩgũteithie gũthoma maũndũ maingĩ ũngĩkorwo wĩkĩrĩte mĩtambo ĩrĩa yagĩrĩire gũthoma kĩrĩa ũrenda, wĩna thimũ ningĩ nĩ ũhotaga kuona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ kana thĩ yothe kũrĩngana na mĩtambo ĩrĩa ĩ thimũ-inĩ yaku. Ningĩ no ũkorwo na mĩtambo yagũtũma wĩikare wĩ mũkenu tondũ nĩĩrehaga mathekania. Gũikara thimũ-inĩ ihinda inene ti wega, na no ũgĩe na thina wa maitho kana mwĩrĩ nĩũndũ wa gũikara thĩ ihinda rĩnene, kwoguo thimũ no ĩkorwo ĩ njega kana njũru kũringana na ũrĩa ũramĩtũmĩra.